Ũrĩmi wa biribiri nĩũgĩkoretwo ũgĩkĩoneka mũno gũkũ gĩcigo-inĩ gitũ, nakĩo biribiri ta ĩno andũ aingĩ magagĩkorwo hihi makĩmĩrenganga, ĩgagĩkorwo ĩgĩkorwo ĩkĩruga indo ta irio. Irio ta irĩa cigĩkorwo igĩkĩrugwo na biribiri ni ta irĩa tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩa o-gũkũ icagi-inĩ o-mũthenya. Na kana hihi angĩkorwo mũndũ aragĩkorwo akĩrũga kĩndũ gĩkĩ na indo ta irio. Mũndũ nĩkũrĩ magĩkoragwo magĩkĩrengera harĩ indo irĩa ciĩtagwo gacumbari, irĩa nĩ gĩtũngũrũ na nyanya igakĩrengangwo ũgagĩcoka ũgagĩkĩra ga-biribiri kanini nĩgetha andũ makarĩa nacio irio hihi ta nyama irĩa cigĩkoragwo ci nyama choma. Kana hihi rĩngĩ na rĩngĩ no ũgĩkore irio ta matumbĩ ma gũgitherũkio kana indo hihi ta cocĩji, irĩa igĩkoragwo ikĩendio kũrĩa mataũni-inĩ. Andũ magĩkĩrĩrwo indo ici tũnini nĩgetha magagĩkorwo magĩkĩrĩa na gacumbari kau gagĩkorwo gekĩrĩtwo biribiri ta ino, naguo biribiri nĩĩgĩkoragwo ĩgĩgĩteithia ũhoro wa nda mũno.

Rĩũ thikũ ici kũrĩa twakĩona ta gũgĩkoretwo gũtigĩtwo thutha, andũ nĩ magĩthiĩte magĩgĩkoretwo magĩthomithio ũhoro wa gũkorwo magĩkĩrĩma. Na nĩũragĩkora nginya ndũire irĩa ciagĩkoragwo citegũkĩrĩma hau kabere-inĩ, andũ hihi rĩngĩ ta mathai, andũ hihi rĩngĩ ta turũkana, andũ hihi rĩngĩ ta pokot, rĩũ nĩ maragĩkorwo magĩgĩcagũra mĩgũnda yao, kũrĩa mangĩgĩkorwo magĩkĩona maĩ marĩa makĩrutaga kũrĩa njũĩ-inĩ ciao, kana magakĩenja ithima na magacoka makahũra maĩ ta macio itangi-inĩ, na gũgagĩkorwo nĩ marakorwo makĩrĩma nginya indo ta nyanya. Naguo ũndũ ũyũ ũkĩri mwega mũno nĩamu, rĩrĩa bũrũri wothe ũgũkorwo ũkĩhota gũgĩkorwo ũgĩkĩhe irio, maũndũ maya nĩmagĩkorwo magĩteithia mũno harĩ ndũrĩrĩ ta ici, gũkorwo mategũkĩhũta rĩrĩa gwa gĩtuĩka atĩ nĩgwagĩkorwo gũgĩkĩara mũno. Naguo ũndũ ũyũ ikundi itakĩrĩ cia gĩthirikari nĩ igĩcangĩire mũno, na igagĩkorwo igĩgĩteithia andũ ta aya mũno, nĩgetha matigagĩcoke gũgĩkua nĩ ng'aragu.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩrĩma mĩmera ya igwa, irĩa cigĩkoragwo igĩkĩgethwo ikĩrĩ nyingĩ mũno. Nacio igwa ta ici nĩ igĩcokaga andũ magagĩkorwo makĩrehe matinga marĩa magĩkoragwo magĩgĩcikuwa. Na magagĩkorwo ningĩ magĩetha matinga mangĩ marĩa makĩhotaga gũkorwo magĩkĩrũma igwa ta ici na magagĩciĩkĩra kũrĩa matinga-inĩ ta marĩa. Ũndũ ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũkĩrĩ mwega mũno nĩ amu nĩ ũkĩrehaga ũhoro wa andũ gũkorwo magĩkĩona mawĩra rĩrĩa marakĩruta mawĩra ta maya ma indo ta ici. Na ningĩ igwa ta ici rĩrĩa ciagĩtwarwo kũrĩa iganda-inĩ, ciagĩtuĩka cia gũgĩthĩo nĩgetha cigĩkorwo igĩgĩthondeka cukari hihi, andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩona mawĩra kũndũ iganda-inĩ ta irĩa na arĩmi magakĩona mbeca, nĩ ũndũ wa indo irĩa maragĩkorwo makĩenderia kambũni-inĩ ta irĩa.

Mĩmera mĩingĩ mĩingĩ andũ nĩmagĩkoragwo makĩmĩthondekera itanda iria cigĩkoragwo cikĩrĩ njega mũno, na itanda cikĩrĩ njigananu, rĩu mũndũ akĩrĩkia gwĩka ũũ, nĩagĩcokaga agakĩhanda mĩmera yake, ĩgĩthiĩte na raini oro ũ wega, na agacoka agagĩkorwo atĩ, nĩarĩgĩitagĩrĩria mĩmera ĩyo maĩ, hihi na njĩra cigĩtiganĩte, ta mĩberethi, kana hihi nĩgũkĩrĩ andũ arĩa magĩitagĩrĩria na ndoo, iria igĩkoragwo igĩthondeketwo ikĩrĩ na tũrima wega, nĩgetha rĩrĩa wakĩinamia ndoo ta ĩyo, ĩgagĩkorwo ĩgĩitĩrĩria mĩmera ta ĩyo ĩrĩ kũrĩa hihi mũgũnda-inĩ kana gĩito-inĩ, na maĩ wega ũtagũkorwo ũgĩkĩhe maĩ maingĩ, nĩamu, ũngĩgĩkorwo ũgĩitĩrĩria maĩ na ndoo ĩtakĩrĩ thondeke wega, yahota gwĩkĩra hihi gũkorwo ĩgĩkua mĩmera ta ĩrĩa na maĩ, negagĩkorwo ĩgĩkĩmĩmunya, andũ nĩmagĩbataraga ũgĩ muingĩ mũno wa gũkorwo makĩrĩma mĩmera ta ĩno, na magagĩkorwo magĩkĩmĩhe indo iria irabatarĩkania ta bataraitha na thumu, nĩgetha ĩgagĩtwĩka ya gũgĩkũra wega.